Kĩndũ kĩa mbere, kĩrĩa ingĩenda kuona nĩ kũgũithio kwa mbei ya bataraitha, tondũ arĩmi nĩmaragĩa mũno na thĩna wa gũkorwo makĩgũra bataraitha rĩrĩa ĩgĩte goro, kĩndũ gĩa kerĩ nĩgũkũria mũrĩmi mũnini, ũgakora andũ arĩa mararĩma ta mĩcere, kahũa, macani, nĩmaragũrĩrwo na bei ya thĩ mũno, na rĩu makaremwo nginya nĩkwenderea na ũrĩmi wao.

Tekinorojia icio nĩcigũkorwo cigĩteithia mũno, tondũ andũ kuma mabũrũri mwanyamwanya nĩmagũkorwo makĩhota kwaranĩria, na magakorwo makĩhota gũthondeka maũndũ marĩa mara mathĩnia hihi, ona matekuonana. Oro hau no cigũcoka citeithie gũĩkatĩ maũndũ kwa naihenya, okorwo nĩ kaũndũ kaumĩra, andũ magakorwo magĩcemania hatarĩ na ũndũ makũgirĩrĩria.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩragwo nĩ kĩa bata mũno, tondũ wa mbere nĩ gĩteithagia hihi mũndũ ũngĩkorwo ũgĩturwo nĩ mahĩndĩ, kana magũrũ, ona kana mũgongo, tondũ nĩkĩragwo nĩgĩkoragwo na calcium njega ya gũteithia mwĩrĩ, na nĩngĩ gĩgakorwo gĩgĩteithĩrĩria andũ arĩa mahinyĩrĩirio nĩ mĩrimũ magakorwo makĩhota gũkorwo makĩgĩa hinya.

Kĩndũ kĩa mbere ingiuga nĩ wagi wa wĩra harĩ andũ ethĩ hasa hasa. Tondũ niũgũkora mũndu nĩarĩkia kĩrathi kĩa form four agaikara mũciĩ mwaka wa mbere, mwaka wa kerĩ arĩ o ũguo ataĩ na ũndũ areka kana atonete wĩra, rĩu agakorwo akĩingĩrana na andũ acio marahũthĩra ndawa icio cia kũrebia. Ũndũ wa kerĩ, nĩ mathina ma meciria, andũ aingĩ mũno nĩ magaga mũno mũno andũ a kwaria nao na makorĩra ndawa-inĩ.

Mathukuru nĩmakoragwo makĩaranĩria kũgerera thimũ, magakorwo magĩthondeka ngurubu cia WhatsApp, harĩa maraneana ndũmĩrĩri kuma rĩngĩ kũrĩ arimũ na aciari na magakorwo makĩhota kwaranĩria. Oho, nĩmarahũthĩra nenda ingĩ cia ũkinyanĩria ta Facebook, na cukuru cigakorwo cigĩthondeka kĩndũ gĩ gwĩtwo akaunti, harĩa marakorwo makĩonania mbica cia cukuru na cigateithĩrĩria mũno mũno kũgucĩrĩria andũ.

Ũhoro ũcio reke njuge nĩ ũrarĩ ũhoro wa kĩeha mũno tondũ nĩ ũrakorirwo ũgĩcokia mũndũ ũcio kana famĩlĩ ĩyo thutha, nĩ ũndũ wa mbia irĩa marakoretwo makĩhũthira nĩ ũndũ wa gwaka rũthingo rũu. Na ningĩ mũno mũno tũgakorwo tũkĩona okorwo hatirarĩ na rũthingo rũu, nĩ kũngĩrakorirwo kũgeretwo ngero nene mũno.

Andũ aingĩ ethĩ, nĩhinya mũno ũkore magĩthoma mohoroinĩ, mohoro ngathĩtinĩ, tondũ andũ aingĩ nĩmagĩire na thimũ, na rĩu magakorwo makĩhota kuona mohoro thimũinĩ, nendainĩ, kĩrĩa gĩothe kĩrenderea bũrũri nĩmarako marahotaga gũkorwo makĩona, na magakorwo ningĩ magĩka mathabu mũndũ eka mathabu makũgara rĩngĩ kũgũra ngathĩti nĩ ciringi mĩrongo ĩtandatũ, na ena thimũ nĩakũhota gũkorwo akĩona kĩrĩa arenda kũrora.

Ũheani wa mohoro nĩ ũkoragwo wĩ wa bata mũno, mũno, bũrũri-inĩ, nĩgetha andũ magakorwo makĩmenya ũrĩa bũrũri wĩikaire, tondũ kwĩna icigo nyingĩ mũno ta Kenya, gũgakorwo kwĩna makauntĩ maingĩ, rĩu andũ magakorwo makĩmenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, okorwo nĩta mĩrimũ, andũ magakorwo makĩmenya ũrĩa mekũhota kwĩgitĩra, okorwo nĩ ta thĩna wa itoi, andũ magakorwo makĩ magĩthamio, rĩu ũheani wa mohoro nĩ ũtethagia mũno mũno, harĩ kũ kwĩgitĩgĩra kuma mogwati-inĩ.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga gĩcigo-inĩ gĩakwa, na nĩ gĩthondekagwo na, kĩndũ kĩa mbere nĩ ũgũbatara iria, ũcoke nĩ ũgũbatara cukari, na nĩ ũgũbatara handũ ha gũkĩiga, harĩa hegũkorwo wakĩiga atĩ nĩ gĩgũkorwo gĩkĩnyitana, na nĩ gĩgũcoka gĩbatare kĩndũ gĩtagwo yoghurt.

Cukuru nĩ cibatie gũkorwo cikĩoerera ũhoro wa ũgima mwega wa meciria na ũritũ mũno, tondũ nĩ ũhoro wa bata mũno kwanza harĩ mũrutwo, tondũ thaa ingĩ nĩ ũgũkora mũrutwo ena meciria, ena maũndũ maingĩ ona athiĩ harĩa gũthomithio, agakorwo ndarĩ kĩndũ arahota kũnyita. Na kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa maukuru mangĩka nĩ gũthondeka ngurubu mwanya ya arimũ, arĩa makorwo na wendo ũcio, arĩa mathomeire ũhoro wa gũtarana, na magakorwo makĩarĩria ciana, na mahota nginya gũkorwo makĩrora mwana ũguo ona ateyugĩte. Magakorwo makĩona mwana ũyũ ena gathĩna aragerera, rĩngĩ no marore ũrĩa mwana ũcio arekaga tamu hĩtũku, na tamu ĩno ũrĩa arathiĩ agĩcenjagia. Na nĩ makũhota makĩona ũndũ, nĩmakũhota gũkorwo makĩona nĩkĩ kĩragirirĩria mwana ũcio aremwo nĩ gwĩka wega.

Ndawa cia kĩndũirĩ iria ingiuga ndĩ ndahũthĩra na cikandeithia, yambere nĩ thabai , thabai wa ndatherũkirie ngĩcoka ngĩnyua maĩ magwo, na nĩ wandeithirie hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ na ũnyihu wa thakame, ũgateithia kuongerera thakame, na bando nĩ ũteithagia hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩkorwo ena thĩna wagũturwo hihi nĩ mahĩndĩ, kana magũrũ nĩ ũteithagia mũno, kĩndũ gĩa kerĩ nĩ mũgwanũgũ, ũcio nĩ wandeithirie hĩndĩ ĩrĩa ndakoretwo ndĩ na homa ĩtarathira, na mũtwe kũndura nĩ wa ti nĩ mĩgwanũgũ nĩ ya ndeithirie mũno, ya gatatũ nĩ maigoya, maigoya namo watherũkia ũcoke ũnywe maĩ magwo, nĩ mateithagia mũno hĩndĩ ĩrĩa ũngĩkorwo ũkĩrĩyo nĩ nda.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ndĩrĩgagĩrĩria kumana na Covid ,nĩgwĩkĩraa maciki. Ĩgakorwo ĩgĩteithia ndũgakorwo ũkĩgucia riera rĩrĩa rĩraumana na nja kana hehandũ kũrĩ andũ aingĩ, wĩna maciki ũgakorwo wĩrigĩrĩirie . Kĩndũ gĩa kerĩ nĩ kũiga ũraihu wa mita ĩmwe, kuma mũndũ ũrĩa wĩhakuhĩ nawe. Nĩgetha mũtigakorwo mũkĩgwatania. Kĩndũ gĩa gatatũ nĩ gũthiĩ gũthecwo njanjo, ĩrĩa ĩteithagia mwĩrĩ kwonana na mũrimũ ũcio .

Kĩndũ kĩa mbere harĩ kũhe atongoria a arutwo ũhoti wa gũkũria cukuru, kĩndũ kĩa mbere no makorwo magĩtwarwo kũndũ kũrĩa marĩkoragwo magĩthomithio ũhoro wa ũtongoria, ona kana magathiĩ kũndũ kũrĩa atongoria rĩngĩ macemanagia, magakorwo makĩrorera ũrĩa andũ acio mareka, na magathoma kuma kũrĩo, ũndũ ũngĩ wa keri arimũ no makorwo makĩheyaga arutwo acio kanya, gagũkorwo magĩteithĩrĩria ciana iria ingĩ okorwo kwĩna haro, kana maũndũ marathiĩ na mbere cukuru, onao magetwo, makaheyo kanya kau gakuga woni wao, na gwĩka ũguo nĩ megũkorwo magĩkũra marĩ atongoria abata.

Arutwo a injinia cia mĩako, nĩ magĩrĩrwo nĩ gũkorwo magĩka igeranio cia ciĩko na arimũ ao magakorwo makĩrora ũrĩa mũndũ ũcio areka, tondũ, aya nĩ andũ arĩa makoragwo mehokerwo mĩaka ĩngĩ ĩgũka, tondũ arĩa makĩrĩ ho nĩ megũkĩinũka mĩciĩ, aya rĩu nĩo megukorwo mehokerwo ũhoro-inĩ ũcio wa mĩako, na nĩ wega nyũmba icio cigakwo cina mĩthingi mĩega, nĩ getha tũkagirĩrĩria maũndũ marĩa tuonaga ma nyũmba kũmomoka.

Gũtwarithia mũithikiri nĩ ũndũ mwega na nĩ ũndũ wa bata harĩ mwĩrĩ, tondũ nĩ ũgũkorwo ũgĩteithia kũhũrana rĩngĩ na maguta marĩa maingĩ me mwĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aracocera ũguo na nginya magũrũ magakorwo magĩcoka wa kũgĩa hiya, na kaũndũ gaka nĩ gateithagia nginya hakiri, ona mwĩkĩre-inĩ wa maũndũ na mwĩcirĩrie, tondũ rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũkorwo eingĩrĩtie kaũndũ -inĩ kau gagũtwarithia mũithikiri, nĩ hakiri nĩ cikoragwo cikĩhote gwĩciria naihenhya, na akahota gũkorwo agĩteithĩka.

Ũritũ wa mbere ũrĩa ingiuga arutani macemanagia naguo, kĩndũ kĩa mbere nĩ gũcerithĩrio kwa mĩcara, ũgakora mwarimũ nĩ araikara ona ta mĩeri ta ĩrĩ, arĩhagwo mĩcara nuthu, nuthu, na ena mabata make, riu agakorwo hau uguo nĩ aragerera moritũ meho, kĩndũ gĩa kerĩ mũrutani acemanagia nakĩo, nĩ kwagĩrwo gĩtĩyo nĩ arutwo, ũgakora arutwo ona nĩ mekũruma nginya mwarimũ, na angĩ ona nĩ mathiaga magakĩria mĩhaka na nginya magakinya handũ ona ha kũhũra mwarimũ, na ũritũ wa gatatũ ũrĩa ingiuga ari, arutani mageragĩra, nĩ ũgakora mũrutani nĩ arekĩrĩra kĩyo wĩra-inĩ nwake nginya gũthomithia, na maũndũ mau mothe, no mwena wa mũrutwo agakorwo ndarekĩrĩra kĩyo, na rĩu agakorwo ena ihinda iritũ nĩ ũndũ wa ma, nĩ ũndũ wa kĩ, nĩ ũndũ wa maimĩrĩra gũkorwo methiĩ.

Thimũ cĩa moko no njuge nĩ cikoretwo cigĩthokia arutwo, tondũ mwana ũcio hĩndĩ ĩrĩa akorwo akĩinũka mũciĩ, ona ahetwo wĩra wa cukuru, ona kana mathaa marĩa akorĩa abatie gũkorwo agĩthoma, nĩ akoragwo maita maingĩ e thimũ-inĩ, na rĩu nginya akaremwo nĩ gũĩkĩra hakiri ciake ciothe mabuku-inĩ, nona acoka cukuru agakorwo ndarĩ na wendo ũcio, nĩ ũndũ wa kũririkana maũndũ marĩa maragia na thimũ -inĩ ara na arata na maũndũ -inĩ tamau.